Ore tene naa olopeny enkoteli, ninye ojokito isiaiyiak lenyanak karibuni oleng, naa keret, keret enkipirta metaa kidim ataa keret, neeku orkuak sidai ilo oleng eninkaribisha oltung'ani, nening' enaa ang' etii, enaa enaishaakinore.

Ore naai tenenu kaidim ataasa imbaai are ore enedukuya kaidim atooshoki olopeny supermarket loonkiri naliki ajoki ore nkirri naawa naai tinewuei ninyialate naa tenaa kidimayu nashuku arashu naa king'oru enkae oitoi nikiaas arashu aiko ai napal ore pee eeku enkolong' ee are nashuk nena kirri ashukoki olopeny le supermarket.

Oore ena naa enkitotiotio osirkon, oore enkoitoi naishiaa peyie eitotiyieki, naa pee iwor metaa iluat aare, iwor metaa ketii kulo kulalun kutitik, netii kuulo sirkon botorok. Niaku oore enkoitoi naishia pee eitotiyieki, naa iime pee intoti tenebo, pee intoti inkurarun tenebo, nintoki aitoti lelo sirkon pooki tenebo.

Oore eena siai neme ene tipat oleng, tolairemok lolchambai, itum aajo tenesha olopiro sapuk, naa kelotu nenap iina terit pooki, amuu etanana naa ina terit niaku mekure eeta uwezo naidimunyie enkare.

Ore ena nalio tenap pisha naa egira ilasiayiak aitayu isinkirr tiatua enkare. Embae naitodolu ajo isinkirr kumok kidimayu pee epuo aitaas ibiasharani kumok nepuo amir toosokonini ashu epuo aitaas kulie baa ake naitaasi.

Oore embaye sapuk oleng naitiship tenasiai naa faida onkishu e kule. Itum aajo oore olopeny kuuna kishu, neeta faida sapuk oleng e kule, naatum tiatua kuna kishu baada teneidip atelepu, ebaiki tonkulie saai aade eidipa aitptio nena kishu.